Ekore eninko oltung'ani tinilimu nkatinii inoo aiteruu iraa nkerai ninterunye apaa enkataa niterua sukuul eichekechea apaa iraa kinii piijing nursery nilimuu naa nkatinii inoo apaa mpaka nibuluu niloo aisong'a tendarasanii mpaka nindip primary nintoki alimuu nkatinii inoo ee secondary tanaa duo iendeleaye aloo college nilimuu otokii, kore otokii after inie nintoki alimuu nkatinii inoo naaduo after college tanaa itumo siai tanaa olee iraa tanaa tikiyemii otanaa itumoo nkera nilimu naa nkatini aiteruu apaa mpaka naa taata.

Kore tolosho le Kenya naa kekumook siteshonii natii kakii neetai nadoo naake naisuul te dukuya kulee. Ore siteshoni sapuki ana ana duake nikiyeelo ketii ana enkiteshoon e Citizen keetai radio citizen neetai Citizen Tv. Keraa ninchee siteshonii nagiraa aiongoz neetai abakii NTV naa nkaai station sii enia. Keetai matejoo ena KBC staion abaki enia.